Macini ici nĩ cikoragwo na bata umwe mũingĩ mũno tondũ nĩciteithagĩrĩia gũkorwo na irio kana kũgĩa irio iria cikoragwo cigananĩirie ikĩro cia indo iria ciothe citukanĩtio thĩ-inĩ wa gũthondeka irio icio. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩkorwo akĩhũthĩra moko gũtukania irio cia mahiũ, no akorwo atagũtukania irio icio biũ. Ũgakora ati, gĩcigĩrĩra kĩmwe kĩa irio icio kĩna indo imwe na kĩrĩa kĩngĩ gĩtirĩ. Kogwo hĩndĩ ĩrĩa macini yatwĩka ya gũtũmĩka, irio icio nĩcikoragwo cirĩ ndukanu wega biũ na igakorwo ciĩ cia ikĩro iria mũrĩmi angĩkorwo akĩenda.

Kũrĩ na macini mĩthemba mĩingĩ mũno ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhũthĩrwo ũmũthĩ thĩinĩ wa ũrĩmi rĩrĩa yahũthĩra tekinoronjĩ. Kĩambĩrĩria kwĩna macini cia gũthandũra mbembe iria cikoragwo ciĩ cia gũĩtwarithia, iria citeithagia mũrĩmi gũthandũra mbembe nyingĩ kwa kahinda kanini. Kwĩna macini cia kũhũra ngandania, kũrĩ na macini cia gũkama, kwĩna macini cia kũrĩma, kwĩna macini cia gũitĩrĩria maĩ, kwĩna macini cia kũhũra ndawa ĩrĩa ya mĩgũnda na gũthũũrima tũtambi tene, kwĩna macini nyingĩ cia gũthambia nginya ngari iria cikoragwo cikĩhũthĩka o kũu mũgũnda-inĩ na kwĩna macini nyingĩ mũno ona nginya cia kũrĩmĩra.

Harĩa macini ĩgĩkorwo ĩkĩruta wĩra handiũnĩ ha mũndũ, wĩra ũcio nĩ ũkoragwo mũingĩ mũno ũgakorwo wĩna kĩrathi kĩa igũrũ, harĩa macini ikoragwo ikĩruta wĩra thĩinĩ wa ũrĩmi niũkoraga atĩ ũrĩmi ũcio nĩũrakorwo ũrĩ wa kĩrathi kĩa igũrũ, mũrĩmi agakorwo akĩhonokia mbeca nyingĩ thĩinĩ wa ũrĩmi wake na baida ciake ciakorwo cigĩthiĩ igũrũ mũno, ũgakorwo atĩ wĩra ũcio wake nĩũgakorwo ũkĩrutĩka mũingi mũno handũinĩ ha ihinda inini, noguo nĩguo mũrĩmi ahonokagia mbeca ciake, akagĩa baida nyingĩ na akarutĩrwo wĩra mũthaka mũno na wĩra wa kĩrathi kĩa igũrũ.

Kwa mũhiano thĩ wa ĩthaa rĩmwe ĩtinga rĩa kũrĩma norĩkorwo rĩkĩrĩma ĩka ng'ima na rĩgakorwo rĩrĩkĩtie. No angĩkorwo nĩ andũ megũkorwo makĩrĩma hau thĩiniĩ wa ĩka ĩyo ĩmwe matingikorwo makĩrĩkia ĩka ĩyo harĩ ĩtha rĩmwe nomakorwo makĩhũthĩra mahinda maingĩ mũno. Koguo ũgakora atĩ mũrĩmi nĩ arahũthĩra mbeca nini mũno, tondũ ta ĩtinga rĩu rĩrahũthĩra kuma o ngiri ta ithano kana ĩthathatũ no rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩandĩka andũ thĩiniĩ wa mũgũnda waku, nĩ ũgũkorwo ũkĩhũthĩra mbeca imwe nyingĩ mũno. Ũgacoka ũgakora atĩ wĩra ũrĩa ĩtinga rĩu rĩraruta nĩ wĩra mwega mũno, ũgakorwo atĩ nĩ wĩra wa kĩrathi kĩa igũrũ niũ, koguo ona wahanda mĩmera yaku nĩ ĩkwagĩrĩra tondũ hena nginya tĩri ũmwe mũingĩ mũno, kũrĩa ũgũteithia mĩmera yaku gũkorwo ĩgĩka wega mũno.

Ĩĩ nĩndĩ ndahũthĩra macini cia gũitĩrĩria maĩ ona nohũthagĩra nginya rĩu. Mbere no nginya wambe ũkorwo wĩna macini ĩyo yagũitĩrĩria maĩ, ũcoke ũkorwo wĩna harĩa maĩ maragĩkorwo magĩkiuma ũgagĩkorwo ĩrĩ handũ ta ndemu-inĩ no ĩkorwo ĩrĩ kuma rũĩ-inĩ, ũcoke ware mĩberethi yaku kuma rũĩ-inĩ kwambatia nginya kũrĩa ũratwara mĩmera-inĩ yaku, nĩgetha ũkahũra maĩ kuma harĩa ũguo rũĩ-inĩ ũkamatwara kũrĩa mĩmera yaku ĩrĩ na kuma hau no ũkorwo ũgĩitĩrĩria mĩmera yaku na njĩra ya kũwĩkĩra maĩ marĩa ĩtangi-inĩ kana kũmaitĩrĩria imwe kwa imwe kũrĩ mĩmera-inĩ yaku, na mĩmera yaku ĩgakorwo ĩgĩka wega mũno. Kĩndũ gĩa bata mũno nĩ ũkorwo na maguta ma betũrũ kana ona ma ndithũrũ nĩgetha macini yaku ĩkorwo ĩkĩruruma.

Bata mũnene wa kũhũthĩra macini harĩ wĩra o wothe nĩ ũgũkorwo ũkĩnyihia aruti a wĩra arĩa marabatarĩkana thĩiniĩ wa wĩra ũcio na gũkorwo ũkĩongerera ikĩro ciaku cia mbeca iria ũgũkorwo ũkĩona kuma na wĩra ũcio. Macini ta ici nĩ cikoretwo igĩtherema thĩinĩ wa gĩcigo-inĩ gĩkĩ tondũ nĩ cinyihagia aruti a wĩra arĩa makonainiĩ na wĩra ũcio, koguo mũrĩmi kana mũruti wa wĩra ũrĩa ũrahũthĩra macini ĩyo agakorwo akĩhũthĩra mbeca nini na agakorwo akĩona maciaro maingĩ kumana na wĩra ũcio tondũ ndũrahũthĩra andũ aingĩ ũrabatara kũmarĩha akorwo akĩrutĩrwo wĩra mũtheru ũrĩa ũtangĩkorwo ũkĩrutwo nĩ andũ tondũ macini nĩ ĩrutaga wĩra wa kĩrathi kĩa igũrũ mũno.

Úyú ní úndú mwega múno gúkorúo úkíhúthíka thíiní wa úrími túndú, riboti ici nicio citeithagia múrímí gúkorúo agítua matua mega, na matua ma bata maría mangíkorúo maringaníte na úrími. Riboti ící nícío cíkoragúo cikíra múrími úhoro wa úcenjia wa ríera, iria cikoragúo cikímwíra kíría abataire gúkorúo akíhanda ihiĩnda rírí kana ihinda ríría, akorúo akímenya úría ekúcíhanda akorúo akímenya níkíi kíragúrúo wega na mbeca njega. Haría angíhota gúkorúo akíona baida, na haria angíkorúo atí angíkorúo no akórúo agícemania na hathara. Riboti ící ná njega tondú ona náciteithagia kúmúára úhoro wĩgie mábango ya thirikari igie úrími, na múrími agakorúo agíteithíkíra hau.

Ũndũ ũrĩa wa bata mũnene na mwega ũngĩtuĩka wa gũthundũrwo thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ ũrĩa wa gũkorwo wa gũcenjia ũrĩmi nĩ hamwe na gũkorwo gũgĩthundũrwo bataraitha cia kĩmerera, bataraitha irĩa ciumanĩte na ĩndo iria cikoragwo cigĩkũrio thĩiniĩ wa mĩgũnda ta mahuti, kana ona ĩndo ingĩ ciumanĩte na thumu wa ng'ombe icio no cikorwo cigĩteithia mũno thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, tondũ nĩ tũgũkorwo tũkĩmenyerera tĩri witũ, na tĩri ũcio ũkorwo ũkĩruta irio iria itangĩkorwo ciumanĩte na ndawa ĩria ĩkoragwo ĩthundũrĩirwo thĩiniĩ wa ĩganda. Koguo icio nĩ irio citangihota gũkĩrehera andũ mĩrimũ na nĩ irio cigũkorwo cikĩmenyerera nginya marĩa matũrigicĩirie hamwe ta riera na tĩri ona maĩ.

Rĩrĩa nĩĩ ngũkorwo ngĩharĩria bataraitha yakwa ya kĩmerera, ĩrĩa yũmanĩte na indo irĩa tũkũragia mĩgũnda ta mahuti, kana kumana na rũrua rwa ng'ombe. Ngakorwo atĩ nĩndĩraharĩria bataraitha ĩyo kana thumu ũcio tene, tondũ indo icio ciĩtagwo bataraitha cia gũthondekerwo iganda-inĩ, ti bataraitha ikinyanĩirie ikĩro na nĩ bataraitha cirakorwo igĩthũkia tĩri. Ngakorwo ngĩharĩria mbegũ ciakwa wega biũ, mbegũ irĩa njega mbegũ iria ciharĩrĩkĩte wega, nĩgetha ngorwo ngĩcihanda ngaharĩrĩa mĩgũnda wega, nĩgetha ngorwo ngĩitĩrĩria maaĩ na mĩmera ĩgakorwo ĩgĩtuĩka ya gũkorwo ĩgĩkũra. Ngacaria indo cia kĩmerera o irĩa ciumanĩte na indo irĩa tũrahũthĩra mũciĩ cia kũhũrana na tũtambi ona ciagwĩkĩra ta bataraitha, nĩgetha ngorwo ngĩhũthia kana ngĩnyihia mahũthĩro ma mũgũnda na ngakorwo ngĩona bainda nene.

Njĩra ya mbere nĩ hamwe na gũcuria mbembe ciakwa kana mbegũ ciakwa thĩinĩ wa thingo-inĩ kũhũthĩra nyamũ cihana ta waya iria cingĩkorwo cikĩohererwo rũthĩa-inĩ rwa nyũmba. Ũgacuria mbegũ ciaku hau kana ũgaciga hau nĩ getha cikorwo cikĩũma, na ũgakorwo ũgĩciga hau nĩ getha ũgatuĩka wa gũcithandũra na gũcicagũra ũgatuĩka wa gũcihanda kĩmera kĩu kĩngĩ gĩũkĩte. Kĩrĩa kĩngĩ tũhũtagĩra nĩ gũciga thĩinĩ wa makũmbĩ makũmbĩ marĩa tũkoragwo namo nĩ makĩrĩu na marĩa ma tene na nĩmo tũkoragwo tũkĩiga mbegũ citũ mbegũ cia mĩthemba o yothe. Njĩra ingĩ nĩ kuhũthĩra matangi na makonia, ũgacithondeka wega ũgacithandũra okorwo nĩ mbembe na ũgaciga kũu thĩinĩ rĩrĩa ciũmite na no cikare ihinda inene mũno citagũbutha kana kũrĩo nĩ mbũca.

Irio cia mĩkebe nĩcio icagũragwo mũno nĩ andũ amwe tondũ nĩcikoragwo cio cirĩ njagũre. Igakorwo atĩ kĩrĩa kĩrĩ irio icio cia mikebe nĩ kĩrĩa gĩgũkorwo gĩthiĩte thĩ-inĩ wa mwĩrĩ na kũambia kũhũthĩka ĩmwe kwa ĩmwe hatarĩ gũkorwo cigĩikara mũno thĩ-ini wa mwĩrĩ. No irio cia mĩgũnda nĩ cikoragwo cirĩ na maũndũ maingĩ mũno, atĩ citigũkorwo cirĩ irio cia kũrĩka ĩmwe kwa ĩmwe na nĩ cikoragwo cirĩ nyũmũ kwa mũhiano. Na cigakorwo citirĩ na cama ũrĩa andũ magĩkoragwo makĩenda ta ũrĩa ũrĩ thĩ-inĩ wa irio-ini cia mĩkebe. Nĩkĩo andũ makorawgo magĩcicagũra. Andũ magacagũra nĩ ũndũ wa cama, nĩ ũndũ wa mũnungo na nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩcagũra kĩndũ kĩrĩa marenda na ti atĩ ni kũhuna. Ni cama marakorwo makĩbuata.

Mawĩĩra nĩmaingĩ macookaga gũbuata kana mootungata marĩa maheagwo maciaro marĩkia kuuma thĩinĩ wa mĩgũnda nĩ maingĩ, ũndũ wa mbere nĩatĩ maciaro macio nĩmambaga kũigwo handũ hena riũa rĩhiũ ta mbembe, mboco nĩgetha cituĩke cia kũũmĩrĩria nĩgetha cĩatuĩka cia kũigwo kũrĩa thĩinĩ wa makũmbĩ ,itigakorwo cikĩguma kana kũnyitwo nĩ tũnyamũ tũngĩkorwo tũkĩrehe mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩreherea thĩĩna mũrĩmi wa mĩgũnda nĩatĩ nĩgũkoragwo na kĩndũ gĩgwĩtwo kũhũũra mbembe, gũciĩkĩra ndawa, gũciĩkĩra makonia, gũciiga thitoo, na nĩgũciiga kwa ihinda inene o rĩrĩa mũrĩmi agagikorwo akĩenda gũgacihũthĩra.

Kũmithia irio cia mũgũnda na njĩra ya riũa na igakorwo cikĩũma biũ nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa hũthagĩra gũkorwo ngĩhũthĩra nĩgetha ngorwo ngĩhota kũiga irio ciakwa cia mũgũnda. Hũthagĩra njĩra ĩno tondũ nĩ njĩra ĩtarĩ na goro, nĩ njĩra ĩtarahũthĩra mbeca tondũ riũa rĩgĩkoragwo kuo, na hũthagĩra njĩra ĩno nĩ ũndũ wa gũkorwo ngĩnina maĩ marĩa mekuo thĩinĩ wa magetha-inĩ macio marĩa mangĩkorwo magĩtũma irio ciakwa cibuthe ndatuĩka wa gũciiga thĩinĩ wa makũmbĩ, na gũbutha gũkũ no gũkorwo gũkĩrehe thumu ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩrehe mĩrimũ thĩniĩ wa andũ na no ĩkorwo nginya ĩkĩrehe nginya ikuũ kana mĩrimũ mĩũru ta ya cancer.

Macini ta freezer kana burinji nĩ hamwe na macini iria cibatarĩkanaga thĩiniĩ wa mũgũnda ta ũyũ, tondũ macini icio nĩ citeithagĩrĩria gũkorwo cikĩiga ĩria, na cigakorwo cikĩiga na ũrugarĩ wa thĩ biũ ta wa kuma ndigiri o inya gũikũrũka nathĩ. Ĩria rĩu rĩgakorwo rĩtiraigwo ũrugarĩ-inĩ mũnene, koguo hatirĩ na hathara ĩgũkorwo ĩgĩũka ya gũkorwo atĩ ĩria rĩu nĩ rĩgũthũka. Ũthondeki wa ĩndo ĩngĩ ta irĩa ciumanaga na ĩria cikoragwo cigĩbatara macini icio cia heho na nĩ kĩo macini icio cirabatarĩkana thĩiniĩ wa mĩgũnda ta ĩno.

Wega wa macini harĩ ũruti wa wĩra o wothe nĩ atĩ macini nĩ ĩkoragwo ĩkĩruta wĩra mũingĩ mũno kwa ihinda inĩnĩ na wĩra wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno, na ĩgakorwo ĩkĩnyihia thogora wa ũruti wa wĩra ũcio. Macini ici cia cai nĩcikoragwo cigĩkĩra cai mũingĩ mũno harĩ maratathi kwa ihinda inĩnĩ mũno ĩkĩringithanio na wĩra ũcio ũgĩkorwo ũkĩrutwo wĩra na moko ma andũ. Ũgakorwo atĩ nĩ ũrahũthĩra mbeca nini mũno thĩiniĩ wa ũruti ũcio wa wĩra, tondũ macini nĩ ĩraruta wĩra mũingĩ mũno wa kĩrathi kĩa igũrũ, na thogora mũnini na ũgakorwo nĩ ũrahonokia mbeca nyingĩ mũno, baita ciaku cigathĩĩ igũrũ mũno, na ũgakorwo ũgĩteithĩka na wĩra ũcio waku wa gwĩkĩra cai maratathi-inĩ.

Tekinoronjĩ ĩyo ĩkoretwo ĩingĩrĩte mũno thĩinĩ wa gĩcigĩrĩra gĩkĩ tondũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩho nĩ macini ya gũthandũra mbembe, ĩrĩa ĩthandũraga mbembe ĩgacoka ĩga ĩgĩcagũra mĩcakwe kumana na mbembe, mbembe cigakorwo cigĩitĩka thĩ, na mĩcakwe ĩgakorwo ĩkĩumĩra handũ hangĩ. Na macini icio nacio cikoretwo cikĩhũthĩrwo mũno thĩinĩ wa gĩcĩgĩrĩra gĩkĩ, no macini cia gũthandũra kana macini cia gũĩkĩra ikĩro mbembe itirĩ cirakorwo cikinyĩte wega mũno thĩinĩ wa gĩcigĩrĩra gĩkĩ koguo arĩmi matikoretwo magĩcihũthĩra mũno.

Gũtigĩrĩra atĩ gĩkĩro kĩa maĩ harĩ thĩinĩ wa mbegũ iria tũkoragwo tũkĩiga thĩinĩ wa makũmbĩ maitũ atĩ ũrĩ thĩ biũ nĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩrĩ gĩa bata biũ tondũ nĩ ũtigagĩrĩra atĩ mbegũ ta icio itigũkorwo cigĩthiĩ nambere na gũbutha kana kũgĩa na thumu ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩrehe mĩrimũ thĩinĩ wa andũ. Gũcoka kũiga mbegũ icio thĩinĩ wa makũmbĩ, nĩ ũkoragwo ũrĩ ũndũ wa bata mũno tondũ makũmbĩ macio nĩ makoragwo makĩhũthĩka hĩndĩ ĩrĩa irio icio ciatuĩka cia kũbatarwo kana hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩka atĩ irio nĩ ciatuĩka cia kũnyiha ta hĩndĩ ya ng'aragu kana ona hĩndĩ ya mahanda hĩndĩ mũndũ angĩkorwo agĩbatara kũhanda mbegũ cia mũthemba tocio.